ore naaji nanu tenemara olairemoni naa katum eduata naaji aae naasie biashara naaji ebaiki nashet olduka, nalo naa naaji ake anyiany intokitin enaa kuna nanyo iltung'anak too inkang'ietie enaa inaayieuni tesiokinoto, amu ore naaji intokitin naijio esukari, ilmajanini, imukateni ii ngai inkibiritini wontokitin akeyie pooki, nayieu naaji nitumiya iltung'anak too inkang'itie naa niche nanu ainyangu apik olduka, natumoki atimiraki iltung'anak tenelo naaji nematumoki nanu ataasa enkiremore, ore sii enkae edim naake ataa olaramatani loo intokitin naaijio ilikunkuni amu kelo naaji naisho faida natum ilbosor naa ore pee atum ilmosor naa katum ake iropiyiani, naa kerisio ake inasiai pooki wesiai naaji napuoi airem ichambai pee etumi naaji nainosi pee etumi iropiyiani.

Ore taa naaji iroruat enkiremore naawa nanu peyie aidimuu inyamaliritin olmanyara naa ore ene dukuya, naa tenalo taata airem olchamba toonkoitoi naishaa, amu ore taata ilchambai anaa ilkulalang' nemeishaakinoi neiremi edoyioi neilepi , keishaa ake neitoluari enturore, peyie naa metumoki enkare atanapa iinkulukwok. Naa ore sii enkai baye, naa keishaa ake neibelekenyi indaikin nauni tolchamba, peyie naa eibelekeny eneikuni peyie eturi olchamba too inkatitin napaasha, amu ore naaji teneiremi endaa nabo terishata naado, naa keidim ashomo ainyala olchampa. Ore sii enkai baye, naa eunore oolkeek amu keitobir olmanyara metaa meinyala enkulukuoni. Naa ore sii enkai neetii esiai naitumiyai ilkeek, kulo taata oitobiruni toofaktorin peyie metumoki ainyala enkulukuoni.

Ore taa imbaa naipirta enkitushulata oo nkaitubulu o ilkeek te ewueji nabo, naa embaye etipat oleng' amu ore naaji kulo keek, naake ketiu anaa oloip too inkaitubulu, amu kerip kuna kaitubulu mincho eosh enkolong' naleng'. Naake etumoki taata aiboi enkare metaa mincho esioki aimin pee etumoki naa kuna aitubulu atook enkare e kutosha. Ore sii enkai naa ore kulo keek tenelo nedou imbenek enche, netumoki naa atupurdakinoto inkulukuok naa natii ele shamba, naa ore embaye e tipat naake epuo kuna aitubulu atum ina polea, naimu kuna benek e kulo keek. Ore sii enkai baye naa keibooyo osiwuo lenkijape, tenelo naaji neoshunye, peemetumoki naa atigiligila kuna aitubulu neiragie, neaku kerip ninche pee meosh enkijape nakwetita sapuk. Ore sii enkai na keisaidiana ilkeek o inkaitubulu, tenkaraki aitobir enkulukuoni, neaku embaye sidai ena tene.

ore tenadol ena nadamu erishata ake oshieke nalo empesa, aitayu iopiyiani aa ore taata tenalo empesa niijo ena aitayu iropiyiani naa kishaa naata esimu olaini lesimu otii iropiyiani, nalo naa enoshitoki esimu nautu naaji enetii iropiyiani nalo naaji eweji nejo withdrawal cash napik esiana oo ropiyiani, kake ore eton etu apik nejia nalo apik egent namba, napik enamba esitoo , napik esiana oo ropiyiani naishaakino napik, napik pin ai natumoki naa airiwai ilo kilikuai lai naanyu metorinyu, paa tumoki naa atusujaki paaitarasakini, nena ropiyiani nasho aitayu tineweji.

Ore tene wueji nadolita entomoni nabo ormurani obo egira ninje atii ilderat aa ore naaji tenaajo asipu naa iltung'ana otii ewueji negira aitiring'a oleng petumoki naa ainosa elomon lenye aitobiraki amu ore taata tenidol ena selengei naa keyieu enaa ketii mbaa airo naa ena peidol Ajo kegira ele murani ashipakinoamu ore taata ebaiki negira niche ayimaki mbaa nalo aipirta kiama enye aa kebaiki taata ele murani neyiou neyam ena siankiki neeku ena pehoho niche aiguraa ewueji netonie petumoki airoro neeku ena kiroroto nagira alo dukuya tenewueji pee enigokino netumoki atoroto enoto pooki ngae ewalata nagira duo aing'oru

Ore taata esiai oorkek teneuni tolchamba naakeret oleng aitadoyio enkijiape nainyal endaa temukunda. Nchere, ore tata kulo keek amuu kiadoru ang indaiki nauno tokchamba naa ore tenelo nekut osiwuo oloito, naa ketumoki lelo keek aibooi. Amuu ore tenelo neim osiwuo ewueji netuunieki endaa nemetii irkeek keidim atoosho negiligil enaduo daa kake ore etii irkeek naa ketumoki aisadia metaa meosh enkijiape kuna aitubulu. Nerip ake metaa kebulu niche eisisriri. Netumokinu sii atipik endaa aitobiraki tengaraki naa kulo keek ootoripo meinyal enkijape

Ee keisapuk oleng' te enkop ang' , ena siai taata naishoori isilen e loan . Aa ore taata tenkop ang' nekiata imbenkin naaji naidim ilparakuo ashom aisilenutu iropiani, eidipaki naa atujur ninche nedoli anaa keishaakino neishori nena silen. Ore sii taata tenkop ang' naa keitumiailtung'anak kumok kuna tokitin natii kuna simui sapukin , naaji loans apps aomonu taata kuna ropiani naishoruni te online. Ore eatai iltung'anak ilbiasharani oishooyo isilen, amu ketii iltung'anak oata iropiani kumok, naa keidim aishooi inkulie anaa isilen. Neaku keisapuk ena siai tenkop ang' amu sapuk biashara naa idol ake ajo ore naji peyiou oltung'ani neiteru biashara, nelo aing'oru esile pee etumoki naa ina biashara, orepeetum iropiani, neshuk naa enaduo sile nashomo ninye aidamu. Neaku esiai ena sapuk ena te enkop ang', naa keloito dukuya oleng'.

ore taa teneweji nadolita embisha nagira aitodolu enikunari peyie elaki iropiyiani too larin oje aa ore taa netoluaki ena tenkoitoi, entoki naji baagraft aare taa tolari loo inkalusini are otomon onaaudo nishoruaki esiana ooropiyiani naitumiyaki ometabaiki olari loo ikalusuni tikitam oo ng'uon aa ore taa entoki nagirai autu, naa entoki naji recurrent expenditure development expenditure, neeku kegirai aitodolu too inkedot naapaasha enikunari teneitumiyai kuna ropiyiani telelo arin pooki.

Ore tenadol ena nadamu mbaa nara are aa ore enedukuya nadolita empisha naata irangin lembendera ekenya amu ore taata tenadol embendera elenya nayau olosho pooki tenebo amu ore embendera na ormonek nai oouti naboisho oltunganak lolosho le Kenya amu ore na kulo rangin oota na keeta mbaa nagira aitasheki kulo larinkin na ore sininye emda arna naigero tenewueji na olturur ashu erubata naitashieki naji imbaa enaboisho tolosho amu ore nai tenenyamalu olosho metaa metai osotua naa olturur lijo ele oitashiei esiaia naitoningu ltunganak nirorie ltunganak metaa neasi entoki nabo tenyorara otengolon naji enaboisha neaku embae sidai ena na keutu embae enyoraata

ore entoki nadolita teweji naa olkereti ng'ejuk lenkisuma iyioloti enaa, are ile ile uni, aa ore taa ilarin are ledukuya neesi enkisuma naji pre-primary ore ilarin ile oo suju nejing' inkera pirimari ore aitoki ilarin okuni oosujaki nejing' ikera junior school ore sii aitoki ilkulie okuni oopuonu neesi senior secondary ore okuni oobayie neesi enkisuma eshumata aisul, neeku nena ibaa nadolita teweji amu inokereti ng'ejuk lenkisuma niche taata egirai aitodolu tene pee etumokini naa atayiolo lelo lemeyiolo.

Ore tenadol ena nadamu erubata naitasheiki enkisuma tolosho amu ore tene wueji naa keigero enkarna Ministry of Education amu ore taata ena rubata naa ninye nalo aitoduaya ajo kegira aasa aitobirari esiai ee nkisuma amu ore esiai enye naa pee edol ajo eigeroki mwalimuni oitosha sukuulini pookin neitoki sii asujaki meetaa ketii isukuuluni naisomare nkerra too wuejitin pookin neitoki naake aitodolu nchere aah kegira nkerra kumok pookin atum enkisuma niaku ore ena rubata naa keeta oltungani otegelua orais peyie eitasheki ena rubata niaku naa pee etumoki taata atorikoi rkulie arikok pookin oo lelo pookin oasita esiai enkisuma too losho niaku erubata ee tipat ena oleng too losho amu teneme ninye enaata etii esiai ee nkisuma abori oleng.

Ore tene wueji nadolita ajo ketii inkera naatii endarasa, naa ore etiu neija, keata inkardasini naitelekino neibung'ita ninche inkalamuni anaa kegira duo taata aasita mutiyani. Naa ore te empolos enye naa ketii emwalimui, naa ketiu anaa egira aitasheiki ena temata, amu ore taata pee idol eneikuna kuna kera pee etoni, naa ketii pooking'ai olorika lenye naa keitodolu naake ajo entemata easita kuna kera , amu ore oshi taata easitai entemata e sukuul, naa keton pooking'ai te ewueji enye, pee metumoki naa olikai atadolie olikai, peetumoki pooking'ai aigero imbaa naa naapukunye teng'eno enye, neaku egiraa duo taata ele mualimui autaa kuna kera tenelo naaji neata olikai lemegira aelewa entoki naendelea, naa keidim ataretoki peyie eyiolou eneikunaa, neitoki sii arip peyie mepuroki ate mutiani.

Ore tenadol ena, nadamu empalai oshi taata naishori oltung'ani eitodolu esiai nalakieki ushuru tolosho. Aa ore taata pee etumoki oltung'ani atalaa ushuru aitobiraki, naa keatai empalai nautu ajo egira ninye asuj incheriani olosho naipirta elaata e ushuru, neaku naa ore ena toki, amu keigero naa erubata naitasheiki esiai e ushuru, aa keji Kenya Revenue Authority, neaku keitodolu naa ajo ninche oshomo aisho oltung'ani oji Kevin Okoth Oketch peyie eitodolu ena toki ajo oltung'ani oitobirakine esiai enye elaata e ushuru. Neaku aitadamu ake iyie esiai naishaakino ake iyie pooking'ae peyie elak ushuru tolosho peyie naa meoshi ninye ifaini naipirta esiai nemelaki ushuru, naishaakino.

ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa entoki naaji eriait aa ore taata tenolo oltung'ani olduka sapuku enaa supermarket naa ore teninyiangisho nishori entoki naaji erisiti eidipa atalaa ropiani amu ore erisiti naa ninye nautu esiana oo ntokitin nainyiangua oltung'ani ompukunot sii oo ntokitin nyiangua neutu esaa oo ntarikini nainyiangua nitoki sii autu Ajo kaji duo taata etaasie ena biashara naa kidim sii atutu oltung'ani likihomo duo amiraki Nena tokitin neeku ore esiai erisiti naa ninye duo taata teripoto oo ntokitin nainyiangua oltung'ani peyie naa metumoki aiminie ntokitin enyena arashu naaji tenelo nikilikuoni Ajo kainyio etalakie Kuna tokitin naa kelo autu erisiti amu ninye shakini njeere inyiangua ele tung'ani Kuna tokitin neeku ore erisiti naa entoki sidai naa kishaa pookin ng'ae teninyiangisho neomoni erisiti metaa menyamalu naaji

Ore taa kulo tung'anak naaketii ninche aulo enkaji naisomareki aitumia inkompyutani, naa ore tenewueji nadolita oltung'ani oibung'ita elaptop egira tata autaki iltung'anak oare ogira aasipu tenkarriyano entoki naasita. Aah kebaiki negira tata aitamok kulo tung'anak eneiko peyie eitumia enkompyuta aah eneiko tata tenebol, eneiko tenepik nena ambari pookin naabolieki peasisho oeneiko naji teneigerr ilomon anaa eneiko teneyou nejuurr imbaa akeyie nelo nemeyiolo peetumoki naa ore tenemetii olmalimui ninye netumoki iltung'anak lijo kulo aitumia nena mashinini metii taani oretoki. Neaku embaye sidai ena naloito dukuya amu enetipat te kulo tung'anak amu ore tenelo neaku easisho tewueji oonkompyutani netumoki sininche aisaidia ilkulikae lemeyiolo ataasishore.